Kĩndũ kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa kĩa mbere mũno mũno, nĩ ũhoro wa mbeca. Nĩ haronekana ũyũ nĩ ũcenjania wa ciringi. Rĩrĩa mũndũ etereire mbeca handũ na thimũ yaku, nĩ ũkoragwo wĩna gĩkeno mũno ngoro-inĩ yaku. Kuona no ũikare ũguo ona mbeca icio ũtũmĩrwo ũtakwĩrĩgĩrĩra. Mbeca icio cia gũtũmĩrwo na thimũ nĩ njega tondũ ona gũthiĩ kũruta ũhũthagĩra o mathaa manini mũno nĩguo ũkahota gũthiĩ kũruta mbeca ici. Ũhoro ũyũ wa gũtũma mbia na kwamũkĩra mbia nĩ ũkenetie akenya aingĩ ndĩ ũmwe wao. Nikĩo ũhoro ũyũ ndona ũũ meciria makwa meciragia ũhoro wa gũtũmĩrwo mbeca.

ĩĩ no ndarĩrie. Kĩndũ kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere mbica-inĩ ĩno, nĩ ndĩrona tũtambi, tũrĩa tũmbĩrĩire handũ ona gũtuĩka tũhana ta njũkĩ. Njũkĩ ĩrĩa ĩrathaga mũndũ, kana njũkĩ ĩrĩa ĩtũheaga ũkĩ. Njukĩ ici nĩironekana nĩ ciũkĩte haha nĩguo kũhota kũruta ũkĩ wacio, nĩguo ciathiĩ kũrĩa iraraga igatuĩka cia kũruta ũkĩ ũcio, na nĩguo mũrĩmi ageterera ciathiĩ ũtukũ akahota kũũruta na gũthondeka wega na akaũtondeka wĩ ũkĩ. Njũkĩ ici nĩ njũru kuona no igũkore handũ na igũtharĩkĩre, na na ũtuĩke wa gũtũrwo nginya thibitarĩ kana ũtuĩke nginya wa kũrwara biũ.

Wambere rĩrĩa ndona ũũ, meciria makwa meciragia ũhoro wa mbeũ njĩthĩ ũrĩa ĩtĩkĩrĩte kũruta mawĩra ĩtegũcagũrania kana ĩtekũronanianĩ mawĩra marĩkũ mararuta, mbeũ ĩno njĩthĩ nĩronekana nĩrarutĩra thirikari wĩra kana kambũni ya mũndũ kĩũmbe, na haha ngwĩciria ĩno gũkũ nĩ kambũni yandĩkĩtwe wĩra na aya ũguo mekĩrĩte yunifomu ĩhana ũũ nĩkwonania mena ũnene mahetwo thĩinĩ wa kambuni ĩno kana thĩinĩ wa thirikari ĩno, mbeũ njĩthĩ thaa ici nĩĩtĩkĩrĩte nginya gũthondeka ndawa na yathondeka ndawa nĩratũteithia rĩrĩa mũndũ wagĩa mũrimũ, warũara mũrimũ nĩũthiaga thibitarĩ ũkandĩkĩrwa ndawa na ndwa iria marathondeka nĩcio ũkaga ũkamagũrĩra na ũgacoka wacinyua ũkahoma.

Wa mbere, rĩrĩa ndona mbica ĩno ngeciria ũhoro wa ũrĩa bũrũri witũ wa Kenya ũthiĩte na mbere, na gũkũra nĩũndũ wa gwĩtĩkĩria ũhoro wa nenda citũ, kana ũhoro wa gwĩtĩkĩra tekinoronjia ya kĩrĩu, ĩrute wĩra thĩinĩ wa bũrũri witũ. Airĩtu aya, nĩmaronekana me hena kĩndũ arathomithio nĩ mwarimũ wao, na nĩkĩo mareruta na nyamũ ici cihana ta thimũ, nĩguo mahote kũmenya maũndũ maingĩ, kuona rĩrĩa ũrathiĩ rĩrĩa, ũrathiĩ thĩinĩ wa thimũ kana rĩrĩa ũrahũthĩra macini ici cia kũrora maũndũ thĩinĩ wa wa ũrĩa ũthii wa na mbere, nĩ ũteithagia na nĩ ũmenyaga maũndũ maingĩ gũkĩra mũndũ ũtarĩ na ũgĩ ũcio.